Macini ya gutinia mbao nĩ ĩtuĩkaga ya kũruta wĩra kwa ihinda inini, hĩndĩ ĩtuĩkaga ya gũtinagia mbao gĩcigo kĩnene gwa kahinda kanini. Tena nĩ ĩgacoka ĩgatuĩka ya ndũhũthagĩra hinya mũingĩ rĩrĩa ũrahũthĩra macini ĩno ya gũtinia mbao, tondũ icoka nĩ tũtuĩkaga rĩa kũhũthĩra hinya mũingĩ ũgĩtinangia. Ona rĩngĩ igũrũ rĩa ũguo mbao irĩa ciratuĩka cia gũtinangio na macini nĩ itinangagio kwa njĩra thaka mũno gũkĩra irĩa citinangĩtio na icoka. Kwoguo gĩcoka nĩ kĩega gĩgĩtinia mbao.

Diaper cituĩkaga cia gũtũmĩrwo nĩ atumia akũrũ rĩrĩa matuĩka wa gũkũra mũno na hinya hinya wa icoka ciao cigatuĩka wa gũthira gũtuĩkanga kana gũthũka harĩa makoragwo matirahota kũnyita kũnyitĩrĩra mathugumo na kwĩ njĩra ĩyo nĩmatuĩkga wa gũthuguma kwa njĩra ya ihenya mũno, kuoguo nĩmeyohaga diaper ici nĩgetha rĩrĩa maratuĩka wa gũthiĩ thabarĩ ndaya kana rĩrĩa marakoma kana maũndũ ta macio. Ona igũrũ rĩa macio mothe, kwĩna ta ciana iria cikoragwo na mĩrimũ ta ĩyo ya gũkorwo ĩkĩhe icoka ciao nĩcirahota kũnyitĩrĩra mathugumo na magatuĩka wa kwĩyoha rĩrĩa marathiĩ handũ haraya o gũcũgĩria ũrigitani ũcio.

Ĩndĩ, indo cia maĩ cituĩkĩte wa gũkuwo na moko, kaingĩ na ingĩ nyingĩ mũno nĩ ituĩkaga wa gũthũkaga kũrĩa tondũ gũkuwa na moko ingĩ nĩ ithiaga cikĩgũwaga. Na kũgũa kũingĩ gũkacũngĩrĩria gũthũka gwacio. Onaningĩ igũrũ wa macio mothe, indo ici nĩ cituĩkaga cia gũthũka naihenya tondũ ĩndĩ rĩrĩa ciatuĩka cia gũkururio, ta mĩberethi rĩrĩa ĩratuĩka ya gũkururio nĩgetha ĩtuĩke ya gũtwarwo kũrĩa ĩrenda, nĩ ithiaga igĩthũkaga, na ikĩgĩaga tũmarĩma, ĩndĩ ningĩ cigacũngĩrĩria ngero nene hĩndĩ ĩrĩa ũratuĩka wa kũhũthĩra mĩberethi ĩyo kũhũra maĩ. Na nĩngĩ maũndũ ta macini cia kũhũra maĩ, ĩrĩa ĩratuĩka ya gũkuwo na moko, indĩ nĩ ĩtuĩkaga ya gũthũkanga naihenya kwa njĩra ĩigũrũ mũno.

Ũraihu wa nyũmba nĩũtuĩkaga wa gũthimwo kwa njĩra hũthũ mũno, harĩa mũndũ atuĩkaga wa gũthima, ũgatuĩka wa gũthima kamũtĩ kamũtĩ ũraihu wa kamũtĩ mita ĩmwe, ũgacoka ũgathima ũraihu wa kĩruru gĩa kamũtĩ kau. Wacoka wathima ũguo ũgacoka ũgathiĩ ũgathima kĩruru kĩa nyũmba ĩyo. Watuĩka wa gũthima kĩruru kĩa nyũmba ĩyo ũgatuĩka wa gwĩka ithabu harĩa ugaga ũraihu wa kamũtĩ ũgaĩre ũraihu wa kĩruru gĩako, no ũndũ ũmwe na ũraihu wa nyũmba ũgaĩre ũraihu wa kĩruru kĩa nyũmba, na weka ũguo nĩũtuĩkaga wa kuona anja ya ũraihu wa nyũmba.

Ngũnia ĩmwe ya makara gũkũ ĩtuĩkaga ya kuma magana matano, no ĩndĩ ngũnia ĩno nĩ ĩtuĩkaga ya kũambatĩra kana ya gũnyiha ĩndĩ kũraringana na nĩ mũtĩ ũrĩkũ ũtuĩkĩte wa kũhũthĩka gũthondeka makara macio. Tondũ mĩtĩ yothe ndĩkoragwo ĩĩ mĩega ya makara. Tondũ he mĩti ũngĩhũthĩra gũthondeka makara na makara macio matikaraga gwa kahinda kanene. Na he ũngĩ ũngĩtuĩka wa gũthondeka naguo makara macio magatuĩka ma gũgĩikara mũno. ĩndĩ nginya mũtĩ ũrĩa ũtuĩkĩte wa gũthondeka makara nĩ ũcangagĩrĩa kwa njĩra ĩĩ igũrũ mũno. ĩndĩ nako kaũndũ kau kangĩ nĩ makara macio maroima naku? Mangĩkorwo marauma handũ haraya nĩ hegũhũthĩra, megũhũthĩra, kĩrĩa mbeca, kĩrĩa mbeca nyingĩ, nĩ matuĩkaga wa gwĩka atĩ wa gũkorwo ma mbeca.

Eeh niĩ ũndũ wa mbere ndatuĩkire wa kwĩruta nĩ nderutire ũhoro wa gũkiraga na ndũgatuĩke wa kwaria rĩrĩa andũ aingĩ maratuĩka wa kũ wa kũaria. Ĩndĩ tondu kaũndũ kau nĩndatuĩkire wa kũona tondu gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtuĩkaga wa gũgũthikĩrĩria. Mũgakorwo no inegene rĩnene mũratwĩka wa gũthondeka, na gũgakorwo gũtirĩ mũndũ uretĩkĩra gũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ. No ĩndĩ maũndũ marĩa nduĩkaga wa gũcamania namo, ĩndĩ kaingĩ nĩnjiguaga andũ makiuga atĩrĩrĩ; atĩ niĩ ndirenda gũthikĩrĩria andũ, kana nĩndĩretua mũno tondũ ndiraria. Kogwo ningĩ ngatwĩkaga kwoneka ta arĩ thĩna kurĩ andũ amwe.

He hĩndĩ ndarĩ mũrwaru na ndarĩ thukuru indĩ ĩyo nĩ ndatuĩkĩte wa gũtũmĩra mbeca ciakwa na gũtiarĩ na mbeca thutha kana mbere. ĩndĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ndabataraga mbeca na ndatuĩka wa kũhũrĩra aciari akwa magatuĩka makajĩra atĩ matirĩ na mbeca. No rĩrĩa niĩ ndatuĩkire wa kuuma mũthenya ũcio ngĩtuĩka wa gũthoma ĩndĩ hingo ciothe ndĩna mbeca ngatuĩka wa kũamũra mbeca imwe cia hĩndĩ ĩrĩa cia ũtukũ mũũru. ĩndĩ nginya mũndũ nĩ athiaga ũguo ĩndĩ nginya ũgakinya nyanya ciene ũgekora ndũrĩ mbeca, no hĩndĩ tondũ nĩ ũigĩte nĩwamũrĩte tũbeca handũ, ũgatuĩka wa gũtwetherera hĩndĩ ta ĩyo.

Niĩ hakwa ndwĩkaga wa kũĩga ĩndo iria citarĩ na bata handũ hamwe, indĩ tondũ nĩnjũĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtakoragwo na bata, ĩndĩ gĩkoragwo gĩtarĩ na bata kwa ĩhĩnda rĩu rĩrĩa ũtarĩ na bata nakĩo. No ĩndĩ gwa kahinda gegũka, nĩũtuĩkaga wa gũbatara kĩndũ kĩu. Kũoguo nĩ wega ũkoretwo ũgĩkĩiga indo icio handũ hamwe. Na ũgatwĩka wa gũcicokanĩrĩria wega, ũgacooka ũgaciiga kũringana na, na ũgĩciandĩkaga, kĩndũ kĩna kĩ handũ burani nĩ getha watwĩka wa gũkĩbatara, nĩũgũtwĩka wa gũgĩkinyĩra kwa njĩra ya raithi mũno. Tondũ niĩ hakwa niĩ nĩ ndĩkoraga kaingĩ mũno, no goro nĩ takorwo ni ndagũrĩĩte rĩũ ta karendiũ, rendiũ ĩgĩthũka, ngĩmĩiga, niĩ ngimiiga handũ burani. na rĩrĩa ndatwika wa kũgũra kĩ, rendiũ ĩngĩ ningĩ ĩno ĩgatwĩka ya gũthũka. Yatwĩka ya gũthũka ngabatara kĩndũ, ga part burani, gacũga furani ga, ka, ka rendiũ na ngatwĩka wa gũthiĩ wa kũruta he rendio ĩrĩa ĩrathũkĩĩte mbere ngatwĩka wa gũgekĩra he ĩno ĩngĩ.

Ĩĩ ma wagu wa mbeca nĩũtuĩkĩte wa gũcũngĩria handũ hanene mũtũrĩre-inĩ, ĩndĩ ona rĩrĩa ũratuĩka wa kũruta wĩra ũrĩa ũratuĩka wa kũruta, rĩmwe nĩũkoragwo ũkĩheo mũcara wĩ thĩ mũno, na mũcara ũcio ũgatuĩka wa gũgũkora wĩna mathĩna maingĩ kana wĩna mbeca nyingĩ ũtuĩkĩte wa kũ over handle ĩndĩ na hĩndĩ ĩyo kuoguo mbeca iria ũratuĩka wa kũheo mũcara ciĩ ta mũcara ũcikoraga ũheagwo cithirĩte kuoguo citiũkaga gũgũteithia.

Kwenderia indo ici kũrĩa kwĩ makambũni-inĩ marĩa ma mo macũngagĩrĩria kũgũra icicengere ici cia second hand kĩndũ kĩhũthĩre. Mostly akorwo nĩ ta thimũ ũgatuĩka wa kwenderia fundi wa thimũ harĩa arĩtuĩkaga wa kũruta icengera icio na agathondeka thimũ ingĩ nacio. Ona ningĩ kũngĩtuĩka wa kũgĩa na iganda irĩa cirĩtuĩkaga wa gũcũngĩrĩria na kũgũraga indo ici ciĩ hũthĩre kana thũku, no gĩteithĩrĩrie mũno andũ na gĩgatuĩka wa kũhe andũ mbeca.

Niĩ hakwa nĩ ndatuĩkire wa kũgũra cora, na cora ĩno nĩ ĩtuĩkĩte ya kũndithia mũno kwa gĩcigo kĩnene gũnyihanyihia ũhũthĩri wa thitima. Indĩ tondũ cora nayo nĩ ĩtũikaga ya kũhe mbetiri mwaki, na ngatuĩka wa kũmĩhũthĩra, kuũguo ti maita maingĩ nduĩkaga wa kũthĩra thitima, nduĩkaga wa kũhũthĩra cora.

Wa mbere njũkagĩra kĩroko tene harĩa nduĩkaga wa gũteng'era ngacoka ngethamba, ngacoka o harĩ o ũguo ngatuĩka wa kwandĩka maũndũ marĩa ndĩrenda gwĩka o kĩmũthenya, o hau, after thutha wa ũndũ ũcio ngatuĩka wa gwĩbanga wega nĩgetha ngacũngĩrĩria mũthenya mwega.